Tijni en tich moro mar liedo. Jaliedo jaliedo lielo yier wiji, lielo tik jii kata nya lielo deche, olielo nyithindo, olielo mon. Jaliedo en ng'at moro ma nyaka bed ni ong'eyo ni koselielo ng'ato nyako otim ne masin ne ler kasto nyaka bed ni en ng'at moro maler mong'eyo rito tije, oluoko gike molielo go jii no, kasto be nyako bed ngat moro mopuonji. Odhi e skul opuonje kaka onego bed ni olielo ng'ato.

Tijni en tich mar puonjo nthindo. Nthindo mathiso dwaro ni ipuonjo gi gi kondiknegi e otas kasto ichoro ne gi mondo gi ne kasto be japuonj nyaka bed ng'at moro mong'eyoong'eyo puonjo nyithindo maber niwach, nthindo dwaro ng'at moro mong'eyo loso kodgi . Nthindo nyalo bedo ni oluoro japuonj niwach japuonj ger kata niwach japuonj chwado gi. Koro nyathini aneno kochung' mbele kanyo chalni osomo gik mondik e kalatas no. Nyathi ipuonjo ka osomo ipuonje kaka bed ni onego bed ni osomo eka bed ni omako kalam kondiko.

Mae en gari, gari ma ng'ato nya tiyo go kata ka oo nini ogolo cham e puodho, onya tingo go cham kotero e ot kata gari ni ng'ato nya sombo go pii tichule . Gari ni nigi nengo ahinya gari ni ng'ato nya tiyo go kata ka sombo gike ka tero kumoro kata ng'ato nya tero go rabuon e chiro, onya tero go oduma e chiro, onya tero go alot e chiro. Gari ni be inya tigo kuom tingo pii kisombo pii kiuso ne jii, pii kasto be gari ni ngato nya tiyo go ka gedo go. Onya tiyo go kuom ting'o smiti kogedo go miyo tich bet mayot emomiyo jii ohero.

Tijni nigi nengo e alworana. Nikech niya, tijni en mar chodho kuoyo ti iole gari. Tijni ngáto ka tiyo to ichule. To kochule, pesa ma oyudono onyalo nyiewo go kata, onya nyiewo go gari moro, mtoka moro. To oyao go, ochako tingó go ji, kata onyalo yawo ohala mar uso alot, uso omena, e, pesa no kata onyalo gedo go. Koro tijni ji ohere nikech en tich moro ma nigi pesa, okorum be. En tich mar chodho kuoyo, tiole tok mtoka, to ngáto tero kuma, kuma dwarore.

Tijni en tich mar pidho nyanya. Ng'ato kopidho nyanya to nyak maber mogolo nyanya mang'eny. Nyanya go onya tero e chiro. Kotero nyanya e chiro ma ouso ne ji, onya yudo pesa. To pesa moyudo no onya tiyogo kuom yaw ohala. Ohala mar yaw kata duka, uso alot, kata yaw kuma ji chieme. Nyanya go nyanya mopidho go onya tiyogo kata kotedo. Onya tiyo go kuom tedo. Nyanya be onya uso ne kambi madongo dongo matiyo gi nyanya mang'eny to onyayudo pesa. Tijni e tich moro malong'o ahinya. Ng'ato yudo pesa mang'eny kuom tijni ka nyanya oloth maber.

Tijni en tich mar uso nyanya. Ng'at ma uso nyanya nyabedo ni opidho nyanya to koro ogologi e puodho. Okelo gi e chiro. Kata nyabedo niya, owaro kuom ng'at moro ma opidho koro okelo gi e chiro. Ng'at ma pidho nyanya yudo faida mang'eny ahinya ne wach ka opidho nyanya ma nyanya oloth maber nyabedo ni onya kata kaw nyanya go odhi ousi e chiro kata en owuon onya tiyogo kuom tedo kata onyalo tero ne kambi madongo dongo matiyo gi nyanya mang'eny. Onya usonegi. To pesa ma ouso go nyanya ma oyudo kuom uso nyanya onya tiyogo kuom yaw ohala. Onya yaw ohala mar duka onya, yaw ohala mar tedo chiemo to ouso ne ji.

Tijni en tij osuptal. Aneno ka jalmoro obet piny kanyo chal ni orito duoko. Chalni odhi nobiro mondo opime ka en gi tuo moro. Koro obet kanyo orito duoko mondo ong'e ni otio koso ok otuo. Tijni en tich moro ma ober to ober to orach. Tijni en tich maber ne wach jogi thiedhowa. Ka watuo to gikonyo wa. Made onge gin to kor akia ni ng'ama de thiedhowa. Koro gin e ma gi thiedhowa kwa watuo. To tijni rach newach ng'ato nya tho e lweti kata inya kelni jatuo matuo moro mok nyal. To samoro yath onge koro ikia kata kaka itim.

Tijni en tich mar laktar. Laktar en ngát moro ma thiedho jok ma two, to be omiyo gi yath mondo gi chang. Tijni en tich moro matek ahinya, dwaro ngát moro mo osomo, ongéyo yath ma ngáto onego omwony sama two. To be ongéyo kaka loso gi ji. Ngát ma two onego bed ni iloso go gi muolo. Laktar ngíso ngáto kaka onego omwony yath. Kidhi osiptal, to opimi, to oyudi ka in gi two moro ongísi kaka onego bed ni imwonyo yath. E. Mondo ichangi. Okonyi mondo ichangi. Laktar en ngát moro ma longó ahinya, ne wach gin ema gikonyowa sama watwo.

Mae aneno ka laktar morwako abwog rombe e ume to jatuo be orwako abwog rombe e ume. Aneno ka ichwoyo jatuo sindan. Chalni idwa pime. Osepime tuo ma en go koro ichwoye sindan. Nyabedo ni ichwoye sindan ne wach en gi tuo moro mondo ochangi kata nyabedo ni nidwa pime tuo ma en go. Tijni en tich moro matek ahinya. Laktar en ng'at moro manyaka bed ni osomo. Ong'eyo gimotimo. Newach kokia gimotimo to onyahinyo jatuo. To nyaka bed ni en ng'at ma ong'eyo loso gi ji, ong'eyo loso gi jotuo. Jotuo gin jok moro ma dwa jok maloso kodgi mos sama gituo. Tijni laktar nyaka bed ng'at moro mong'eyo gima otimo.

Tijni en tich mar osuptal. Aneno ka miyo oting'o nathi to nathi aneno ka laktar chwoyo sindan. Nyithindo gin jok moko ma nyaka rang gi malong'o sama pog githiso. Ma kok orang gi malong'o to nyabedo kata ni tuo moro opondo e dendgi kata nya bedo ni nyathi hinyre. E momiyo itero gi ga e osuptal e osuptal giko dwe. Nyaka nyathi ter e osuptal mondo ong'iye kata ochwoye sindan. Gik madwarore kae en sindan, yedhe ma inya mi nyathi ka nyathi tuo. Kasto be miyobe nyaka ng'i malongo. Samoro enbe onyabedo notuo to okia.

Gima timre kae en niya, aneno miyo ariyo. Ma chal ni gituro yien. Mokwongo ginyabedo ni gituro yien gi moto ma gidwa dhi tedogo. Mano gimoto. To mar ariyo nyabedo ni yien ni en yath gidwa chwako gidwa dhi chwako mondo gitigo kuom jatuo kata nyabedo ni ngato miyo achiel kanyo tuo. Nyabedo ni mano yien mar ich kach koro gidwa dhi chwako mondo gitigo kaka yath. Kata nya bedo ni gigolo gimoro e yien no.

Aneno ka jal oting'o yath. Yadh ni nyabedo ni en yath mar kata malaria, tuo mar ayaki ma ngato kok omuonyo yath to nya tho. Tuo mar ayaki ng'ato dhi kaw ga yath osuptal giko dwe. Imiyo gi nono. To be ipuonjo gi kaka onego bed ni gichiemo. Kaka onego bed ni gimuonyo yath. Kasto be yedhe gi ng'ato kok omuonyo gi onyabet matuo ahinya to onya tho. To korese onya onya dak todog e yath. Yedhe gi nigi teko mang'eny ahinya. Gikonyo ng'ato.

Magi en olemo olemo gi ichamo gi ka gisechiek. Gimit ahinya gikonyo ng'ato, gimedo remo e del. To olemo gi ng'ato nya kata pidho kasto ouso to koseuso toyudo pesa onya chako go ohala mar mar kata yawo duka . Olemo gi ng'ato nya chamo gi kata gi potle kata ng'ato nya chamo ma iye go. Gin olemo maber ahinya. Tek mondo oyud gi ka ng'ato opidho gi niwach tek mondi gitwi maber tek mondo giloth maber. This this gi emaloth ga maber

Gini ng'ato nyatiyogo kuom puro puodho madongo dongo ka. Puodho madongo ng'ato ok dang' pur gi jembe ni wach ng'ato nya ol. Kata ng'ato ok dang' ndik jopur. Ng'ato nyapuro kata gi dhiang' to ok onya puro gi jembe. Kasto, gini puro piyo piyo. Ng'ato nyapuro kata gino nyapuro kata odiochieng' achiel puodho maduong' mar pidho majan. Itiyoga kode ahinya e puodho madongo dongo kaka puodho mipidhe majan. Puodho mipidhe oduma mang'eny. Puodho mipidhe kata puodho mipidhe mchele.

Mae olemo manigi nengo ahinya newach niya : en olemo ma ng'ato nya tiyo go kuom buk ka buk oyiech. Omako go buk mondo omakre kendo kasto be fundi wuoche nya tiyo go koloso ne go jii wuoche mokethore . To be nyithi skul tiyo kod olemo ni kuom bugegi ka bugegi okethore to gimako gi olemoni. Jok moko be tiyo gi olemo ni gichame gichamo mana gima nie iye no oko ne ok cham , gichame mana ka osechiek konumu to ng'ato ok nya chame kata konumu to ngato ok nya ti tiyo go maber nyaka bed ni ochiek mondo ng'ato otii kode kata oyud kako tiyo kode malong'o.

Tijni ng'ato nya tiyo tijni en tich mar moyo oduma cham. Ng'ato ka moyo cham omoye nekech niya ,odwa tere chiro kata odwa dhi mondo orege. Cham nyaka moo kidwa dhi rege kata kidwa tere chiro cham momo en cham maler . Jii ohero cham maler kimoyo cham miloso maler miye miyo cham ok nya kethre kata jii nyiewe piyo piyo odhi piyo piyo moloyo kaka cham mok omo. Cham moko moo tek mondo nya kethre kata nya nya dum ne wach ng'ich neno miye okethre.

Mae en olemo ma mit ahinya. Olemo ni tek mondo yudre ga githis jok mathis emopidho gi . Olemo ni ngato nya ngato chame achama kaka en noo to kochiek ekokinya chame kapod omajan onya bedo ni onya bedo makech edhog ng'ato. Koro kochiek ekoka ng'ato nya chame owinj mitne. Olemo ni ichame achame kaka en no gi potegego gike go tee. To en olemo moro mamit ahinya omedo remo e del. To be tek mondo oyude jok mathis emopidhe en olemo mamit ahinya ichame achama kaka en no . Ichame achama kaka en no mondo omed remo e del ok nyal chame konumu.

Gima timre kae aneno ka jal ni opidho ang'ina ang'ina mang'eny. Ang'ina gi ka ogole puodho kae onya tero gi e chiro to ousi angina nigi pesa. Ang'ina achiel onya uso prabich kata onya uso mia achiel. Ang'ina gi kogolo nyako mogi e chieng' omondi mondo chuodho go otuo kuomgi kasto oluokgi niwach jii ohero gik maler . Kidwa ni giko odhi , iuso ne jii gik maler to gi dhi nyiewo dhi piyo piyo. Kasto be ang'i kak opidh ang'ina ni oyudo pesa pesano onya tiyo go kuom yawo ohala manyien.

Mana tiyo tijni mokuongo tijni en tich moro mar pidho oduma. Tijni nigi nengo ahinya newach jal kopidho oduma ma oduma onyak maber, ma olemo owuok cham owuok mang'eny, onya uso. To kouso tonya yudo pesa pesano onya yawo go ohala ohala mar kaka uso e duka, uso chiemo ne jii to chulo pesa. Kasto cham ber kowuok maber onya tiyo gi cham ko orego to ochamo, koro en ok onyiew ok onyiew cham orego mano manogole puothe to emochamo, miye koro tich mayot ok otii gi pesane.

Aneno apuoyo ariyo. Jal ni chal ni opidho apuoyo apuoyo. Ng'ato nya pidho apuoyo nikech niya odwaro ni gibed madongo mondo ocham gi newach ring apuoyo ichamo kata, onya dwaro ni apuoyo onyuolre mondo ousi. To kouso onya yudo pesa to pesa moyudo no onya nyiewo go kendo apuoyo madongo dongo. To tijni en tich moro maber ahinya nigi nengo ahinya niwach jal mapidho apuoyo no yudo pesa niwach ka apuoyo onyuol onya uso . Nya bedo ni nochako gi achiel to achiel no onyuolo nyawadgi nyawadj gino kendo be bonyuol koro nigi nengo ahinya tijno.

Chiemo ni ng'ato mae chak. Ng'ato nya loso chak kata kod kodwa madho onya loso onya muro tomadho kata, onya puoyo onya loso chak mar apuoya. Oketo obet ndalo matin kasto obo madho bang'e . Kata chak ng'ato nya loso go chaye chaye emaber ka ngato loso gi chak chaye konyo dend, konyo dend kasto be chak ng'ato nyalo muramura to madha madha kamano kata, ng'ato nya madhe amadha kaka entie no jok moro ok mur ok tim kata gimoro gin gimadhe amadha kaka chak ntie no. Kaka onyiedhe no konyiedhe dhiang' ekaka gimadhe moko to nyaka mur nya kago igi.

Aneno ka jalni oketo nyuka e agwata chal ni odwa madho. To nyuka inya los gi mogo kata mar kuon marachar kata gi mok nyuka to kolos gi mar kuon odhi kete ndim mondo obed mamit. Nyuka ka ng'ato loso, nyaka otii gi pii gi mogo. Nyako oti gi mogo moromo mondo nyuka kik wuog maliw . Nyuka maliw chalo pii koro nyako tii gi mogo mangeny mondo nyuka owuog mopoto. Nyuka mapoto mopoto ema nya madhre maber but koliw onya chalo pii kasto be inya ole njagi kata e agwata koselose to nyuka be nyaki madh mana gi okombe kata agwata, ok inya madhe gi kijiko

Gima kelo mor kae en niya, aneno ka jal ni opidho rabolo to pidho oduma, topidho skuma. Ka oduma onyak maber mogolo cham maber kelo mor ahinya newach cham go onya, onya rego toyud mogo kata onya uso ne jogweng' mondo oyud pesa kata, alot gii konyak maber moloth onya bedo ni ouso ne jii to miye pesa. Pesano onya tiyo go kuom yawo ohala moro manyien ohala moro kaka yawo duka koywao duka dong kelo mor ahinya niwach oyudo koro pesa . To be rabolo ni konyak maber onya bedo ni ochame kata ouse ne jii ma kelo, kelo mor ka giki nyak maber.

Tijni nikod nengo nikech niya: tijni en tich mar puodho. To ng'atni kako pidho olemo ge gi . Olemo gi konyak maber mogo mowuok mang'eny, onya tero e chiro touso ne jii toyudo pesa to pesa moyudo no onya yawo godo ohala moro manyien kaka mar yawo duka nigi pesa, kata olemo gi en owuon onya chamo gi , en gi jogwenge jogweng'gi onya chamo .To be olemo gi nya konye kouso ne jii kata onya uso ne kambi madongodongo newach, puodho ni aneno ka en puodho maduong ahinya, koro olemo gi nyanyak mang'eny to ou ous ne kambi madongodongo.

Aneno ka jalni kua kuoyo ne oduma pii. Chal ni sani koth ok chwe piny otuo koro nyaka kuo ne gi pii mondo gi giloth maber nikech niya, koko kwone gi pii tok ginyal loth maber gidhi two to gidhi tho gitee onge madhi loth. Ka kata chiel achiel achiel ema nyaloth tok gidhi loth maber koro nyaka kwo ne gi pii. To tije gik madwarrre kae en jembe mar doyo go newach nyaka doo . Oduma nyaka doo mondo oloth maber kata jembe itiyo go kuom puro.

Aneno ka jalni otingó opao. To opao chon ne itiyo ga go e chodho kuoyo, kata opao, itiyogo kichodho go kata chieth gweno. Opao be inyalo ti go e puodho sama ipitho. Opao be itiyogo sama, liel kotimore. Opao ema itiyogo sama ichodhogo bur ma idwa ik go, idwa ik ngá motho. Kendo opao no ema idhi ti go kiumo go sanduku, kiumogo lowo, lowo. Iumo go ngát ma otho no. Tinde to ji tiyo kode, ji tiyo gi opao chodho kuoyo kata be umo, chodho bur kuma idwa ik maiti.

Tijni en tij golo alot e pwodho jal ni chal ni golo kata alot mar boo e puodho. To tijni en tich moro matek ahinya ng'ato ok dang tii ka en ngat achiel. Koro aluorawa aneno ga ka wuon puodho ndiko jo amali tiyo ne tijni kasto ochulo gi. Tijni en tich moro matek. Ng'ato kotiyo to ol newach en goro golo alot e puodho ogolo to nyaka be ogol chuoidho go ogolo toteng'o . Nya bedo ni mano puodho maduong' koro nyako gol nyaka gigol te. Koro ja wuon puodho nya ndiko kata jii adek kata ji ang'wen kasto ochulo gi.

Tijni en tich moro mar japur. Japur onego bed ni ong'eyo niya, sama ng'ato onego bed ni pitho. Onego bed ni en jii sama koth chwe cha ok opitho sama piny otwo. Ng'ato kopitho sama piny otwo cham ok dhi twii cham dhi tho tee kata gik mopidho go dhitho tee, ok dhi nyak. To kopitho sama koth ntie kot kochwe to olemo mopidho go kata acham dhi nyak maber kasto be onego bed ni ong'eyo ni samo pitho no opidho oduma yore kasto be opidho oganda yore ok okikgi . Oketo gi mopogore opogore to be oketo mabor bor mond gibed gi nafas.

Tijni en tich mar pidho. Aneno ka ng'ani jalni opidho olemo, olemo mopidho gi onyak maber. To kogolo olemo gi e puodho onya tero gi e chiro. Kotero gi e chiro to ouso oyudo pesa, pesa moyudo no onya yawo go ohala kata onya nyiewo go kendo ni olemo moko onya nyiewo go olemo moko. To tijni nigi pesa newach ka opitho to olemo onyak maber mouso nya miye pesa kouso onya uso ne kambi madongodongo to kambi madongodongo go nya miye pesa mange'ny mo moyawo go ohala kata onya gedo go.

Tijni ji ohero ne wach, tijni ka ngáto opidho dhiang' to dhiang' onyuol, oyudo, oyudo faida. Ne wach, odhi nyiedho dhiang', konyiedho dhiang' chak ma onyiedhono onya uso ne jokma nitie alworane to oyudo pesa. Kata onya, en owuon onya madho mondo kik onyiew chak. Kasto be, dhiang' be inya cham, en ringo. Ka ngáto nigi arus, onya kata yangó dhiang' achiel, kata nitie liel, inya yang' dhiang'. Kata dhiang' be ka onyuol, to oyudo faida, dong ero oyudo dhiang' moro kendo. Oyudo dhiang' matis, nyathi dhiang'. To onya uso dhiang' kata, to oyudo pesa.

Ber ma ng'ato yudo kuom tijni mokuongo, mae en tich mar waru . Aneno ka miyo gi ng'ato ka ng'ato nigi gunde. To gunde gidwa kete waru, chal ni negi pidho waru to koro waru nosenyak ma gigole puodho. Koro giiko waru mondo giter e chiro, to waru konyak maber mo owuok mangeny inya tero e chiro to jii nyiewo to ka gitero e chiro ma ji onyiewo giyudo pesa. Pesano ginya tiyo go kuom yawo ohala manyiewn kaka duka, to be ginya tiyo go kaka yawo kinyozi ohala manyien manya miyo gi pesa kata ginya nyiwo go gik mangeny gik manya konyogi kata gichulo ne nyithindo pes skul.

Jalni aneno ka opidho olemo to olemo mopidho ni aneno ka onyak maber. Koro ka olemo ni onyak maber eno wuon onya chamo olemono kata ous ne jii. To kouso ne jii onya yudo pesa , koyudo pesa onya yawo go ohala manyien ohala mar kaka duka onya yawo kata kar usa lot, nyanya. Olemo gi konyak maber en be onya chamogi kata onya uso ne kambe kambi madongodongo to miye pesa koyudo pesa onya tiyo go e gik mangeny kata chulo ne nyithindo pes skul tek ni olemo go onyak maber .

Ng'at matiyo tijni nyaka bed ng'at moro mong'eyo rito diel. Okawo sane kuom rito diel. Nyaka bed ni ongiyo diel ka diel chiemo maber , omiyo diel pii modho samo winjore kata oloso ne diel kar nindo to ler ne wach diel ok dang' nindo oko. Ka ginindo ok ondiek nya biro gotieno to chamo gi newach ondiek chamo ring'o. To be diel diel nyaka ng'i maber kokong'igi maber ginya kata chamo gimoro to ginya thoo nya nya miyo gi tuo to gi tho, kasto be diel nyaka mii chiemo.

Olemo ni kosegol e puodho imoye ga omondi kosemoye tigole e chieng' to koka ng'ato nya poke. Komoye motwo ekoka poke nya bet mayot, miyo ng'at mapoke no miyo yudo tich mayot. Koro samopoke kosetieko poke to kendo odhi duoke e chieng' mondo otwo. Jok moko ok moye ga kata jok moko koro nenanena ni otede kamano inya tede kako ganda, ochal mana go ganda itede go kaka oganda tinya chame gi mchele. To be tije ok tek ahinya kosetede tichame achama kamano inya chame kata koboke kata ka ng'ato ohero mondo ochiele.

Gima timore kae, en ni, aneno ni, jalni nopuro oduma gi oganda. Ne wach aneno ka gigi chalo mana gik oganda. Chalni oduma oduma pok onyak maber, to koro oganda osenyak maber. Koro ogolo, ogologi, osoyo e ogunia. To be, oganda go chal ni odhi, kosesoyo gi ei ogunia, odhi moyo gi oko. Kosemoyo, tonya terogi mondo ji okonye poko. Ne wach, oganda ngáto ok dang' pok kende. Oganda dwaro jok mangény, otek poko. Kosepoke kamano ekoka koro ngáto nya, nyatede. To kok opoke podi, ok nya tede. To nyaka be moye e chieng' mondo omi ngát ma pokeno tich mayot.

Ng'at matiyo tijni en japur nyaka bed ni ong'eyo saa monego bed ni opithe gi samonego bed ni ogolo gik moke puodho. Japur nyaka bed ni ong'eyo ni onego bed ni opithoe opitho saa ma koth chwe niwach, kopitho sama piny otwo gike ok dhi nyak gike dhi two te. Kopitho sama koth chwe gike nyak maber, twi maber, golo gik mabeyobeyo ok kaka ka piny otwo ka piny otwo gik moko tho tee . Koro kopitho sama Piny otwo nyaka bed ni okiro ne gi pii pile moloyo koro opith sama koth weche miye tich mayot koth ema kiro ne pii to be nyaka bed gi jembe, jembo motiyo go kuom puro nyako bed gopawo. Japur nyaka bed gi gik puro mondo mi tich mayot kik obed ni okwayo gik puro .

Aneno ka ng'atni oting'o rabolo to rabolo gi ochiek. Chalni nopidho rabolo to koro ogole puodho. Nonyak maber chalni mae rabolo modhi chamo gi jowetegi kata odhi uso kouse to odhi yudo pesa neach odhi uso kata achiel siling apar to mano odhi yudo pesa . Tijni en tich moro manigi pesa to kouso moyudo pesa onya yawo go ohala. Kouso uso rabolo oyawo go ohala moro malong'o manya konye manya konye kuom nyiewo gik matindo tindo kata, kuom chulone nyithindo pes pes skul.

Tijni nigi nengo e aluorana niwach ma tich mar pitho aneno ka jalni pidho olemo tolemo go onyak maber. Olemo go kogol e puodho tonya chamo gi en owuon kata onya tere chiro. Kotere chiro ma jii onyiewo toyudo pesa pesa oyudo koseyudo pesa onya tiyo go e oha e yawo ohala ohala mar kaka yawo duka. Kasto be olemo gi konyo ka ng'ato chamo konyo dende mede mede teko kasto be mede remo. Kata kotere chiro oyudo pesa onya chamo onya miyo jii.

Gima timre kae aneno ka miyo gi ng'at moro motweyo suka be ochung' gin jii adek . Tochal ni gipuonjre mang'eny .Chal ni ng'at achiel lero ne nyawadgi kakonego bed ni otimo samo pitho. Omiye puonj mondo ong'e mang'eny mond oyud puonj mang'eny koro oti gi gik ma ng'ano opuonje kuom pitho mondo oyud cham maber. Kasto be aneno ka moro ni ng'iyo kumoro chalni en ok odich gi kata gima jogi wacho en ong'iyo mana kore kocha. Jogi to chal ni odich gi weche mek puodho.

Tijni en tich mar japuonj. Japuonj kapuonjo nyithindo to chal ni tije en japuonj maduong' ma puonjo nyithindo mosekalo higa apar gaboro . Tijni ng'at matiyo kochul pesa pesa mochuleno on ya yawo go ohala, ohala mar duka kata mar uso lewni . Tijni nigi pesa ahinya to samoro be tijni nigi gik moko ma gik moko maricho newach nyithindo nya gomo ok dwa somo to koro japuonj ok dhi chul . To tijni nigi pesa japuonj no yudo pesa pesa no otiyo go kuom yawo kata ohala kata ng'iewo puodho mondo opur.

Gimomiyo ahero gini en niya: en gima tiyo chapchap. Ng'ato nya tieko tich manonego tii kata ndalo adek e odiechieng' achiel newach gini. Kasto gini be ochiwo gima oriere, ok onya miyi gik moko ma ok richo ok winjre. En gimoro ma en en en gi rieko mang'eny makitiyo kode to gik gik mitimo go tee idhi yudo tee, ok kaka ka ng'ato tiyo gi pache onya yudo moko ma okos . To be gini otiyo piyo piyo to ng'ama tiyo kode be nyaka bed ng'at moro ma chapchap to nyaka obed ni ong'eyo tiyo kode.

Gimaneno kae en simu, simu nigi nengo ahinya newach chon ji ne onge simbe. Ji netiyo gi ndiko ne ng'ato barua, kata ji netiyo gi iro. To tinde piny olokore simbe ntie, simu inyatiyogo gochone ng'at moro mantie kata piny maoko to chon nokinyal. Sani kata ng'at moro mantie piny moro mabor, inya yude e simu, tekni ng'ato nigi simu, tiyude. Koro yot tudruok. Simu be ng'ato nyatiyogo kuom somo. Nyithi skul mang'eny tiyo gi simu kuom somo. Miyo tinde nthindo kalo penj, nthindo riek, to be ntie nthindo matiyo gi simu marach. Simu osekelo rokruok e alworana, lokruok mang'eny ahinya. Ng'ato nyatudre gi ng'ato ka ni mabor, ok ochuno ni nyakomany ng'atno.

Aneno ka mae soda, tochalo soda mar fanta. Ahero fanta ahinya newach fanta omit ahinya. Fanta nya nya bedo ni soda onge gima konyo e dend but fanta kimadho tiwinja winja maber maybe omedi mondo kik igomb pii, samoro imadhe ka ionge pii machiegni ,fanta. To ntie sote aina mangeny ahinya ahinya kaka kok, ntie black current , ntie passion , ntie fanta passion, ntie fanta orange mae anene picha ni kasto be ntie minute maid be.

Kuonde ng'iepo madongo mantie kisumu en kibuye. Kibuye en chiro moro maduong' ahinya, ma jii e kaunti ma Kisumu tee ong'eye. Ntie kibuye ma en chiro to ntie kibuye ma en kanisa. But chiro kanyo ntie kanisa chiegni gi chiro to chiro kanyo iuso gik mang'eny mopogore . Gik miuso en kaka lewni, nyanya, alot, waru, jii loko ohala mopogore mopogore, otende be oyaw kanyo kuma ji chieme nyaka kuma ilose gari , kuma ng'ato use sufuria iuso nyaka o onget gike moko tee te. Chiro ni jok mang'eny ohere newach iuso gik moko ma gi bei mapiny. Inya yudo kata nanga gi siling apar, kata gi siling pra riyo. Jok mang'eny ohere newach gik moko bech gi yot kasto be, inya yudo gi piyo piyo. Emomiyo oher chiro no kibuye ong'ere sana

Gik minyiewo e ong'we yamo tinde moko gin miriaso moko gin adier kata moko nya epo gi pesa ni kisechudo . To an mahero en jumia , ntie jumia, ntie kilimall ging'eny gipogore gipogore. An ahero jumia newach jumia jumia ki kise wacho nidwaro kata nanga gikwong gikeloni ekoka kagisechopo ekokichulo pesa, ok en moko mkaka moko manyaki chul pesa eka gikelo ni gimoro mano ginya kata epo gi pesa ni no kata ok gikelni gino kata ginya kelo ni gima ok idwa . To jumia kelo ni gima nidwaro mowinjore no kata ka i idwaro sende ema gidhi keloni to ka gichopo ekokichulo gi pesa.

Aneno ka jal oting'o gir goyo jii picha . Gini itiyo go kuom goyo go jii picha, kata ng'ato nya sama ng'ato nigi arus tonya luongo ng'at ma nigi gini to gone picha go picha newach gini golo picha maler. En gimoro ma olos modonjo manyien. Ogolo pichni maler to tije bok yot dwa ng'amo somo ong'e tiyo kode newach ng'at moko somo tiyo gi gini ok nya tiyo kode. Nyaka bed ni osomo tijni kata opuonje gi ng'ato to koro ong'eyo ong'eyo nyaka ka kosego ng'ato picha todhi oluoko to mondo omi ng'ano oyud pichane.

Japur ema nya loso gima chal kamae . Okawo net to gi yiende to oloso go kuma onya pidho e alot, onya pidho kata nyanya. Nyanya ema onya pidhe iye ka newach nyanya be ok dwa ga chieng mangeny. Koro tije en mana kiro ne nyanya go pii nyanya ko koloth maber monyak ng'ato nya tero echiro tousi oyud pesa oyaw go ohala kata onyiewgo gik ohala manyien . To koyawo ohala manyien onya yawo ohala mar duka, ohala mar uso lewni tonya yudo pesa . Koloso gini kamae olose gi pesa kodwaro ni mondo oyud faida kuom gima oloso no ong'eyo gima otimo.

Kinde mokwongo mana timo tijni, tijni en tich moro malong'o ahinya. Kaa aneno ka budho ni onyak maber, ka budho onyak ng'ato nya golo e puodho todhi tochwako tochamo. Budho en chiemo moro maber ahinya okonyo dend kata omedo gimoro e dend . To be budho ng'ato nya uso. Ng'ato kouso budho onya yudo pesa to oyawo go ohala, ohala kata mar uso wuoche, uso lewni . Koro budho nigi nengo ahinya to budho be tek mondo oyud ga . Jii ohero budho ahinya newach budho en gimoro ma mit to tek mondo oyude . Jii ok ohero pidho budho koro koyude to ng'at mause no nya yudo faida mang'eny ahinya kuom uso budho ne no.

Ber ma ng'ato yudo kuom tijni aneno ka jalni chal ni magi oganda mogole puodho tomo nya bedo ni magi oganda tomoo. Oganda kogol e puodho nyaka moo mondo otwo maber mond koro sama ipoko gii gibet mayot gimiyo ng'ato tich mayot kipokogi ng'ato bet gi tich mayot. To kopok gi ka ging'ich ok nya pokre mayot, ka gisetwo kamano to ekoka miyo ng'ato tich mayot. Kosetwo kama to ng'ato kosepoko onya tedo onya tedo kata gi mchele kata gi kuon kata onya uso ne jii otere chiro touso ne jii. Kouso ne jii mogolo ne pesa maber pesa ne no onya yawo go ohala ohala mana mathis mar uso kata lewni, uso wuoche.

Aneno ka, jii gin ariyo. Aneno kamoro oting'o kodhi e lwete. Nyabedo ni gipitho. Jogi pitho, nyabedo ni gipidho lum kata oduma, kata gimoro, olemo moro. To tijni, en tich moro matek ahinya. Ng'ato ka pitho, nyaka okuny bur malong'o. To okete okete e mbolea mbolea onya kata keto, chieth dhiang', kata chieth rombe mosebudho ahinya, okoket moro ma nyocha kata ma kawuono, oketo moro mosebudho. Mond gima opidhono, onyak maber. Tobe nyaka bedni oolo ne gino pii kosepidho, newach kok oolo ne gino pii, gino dhi tho, olemono dhi tho kata dhi tuo, ok dhi nyak

Gi ma ng'atni chal ni en ng'at moro mopidho kich. To kich nigi nengo ahinya en gimoro ma nya inyo ng'ato manego but en gi nengo. Ka ng'ato ng'ato somo kaka ng'ato nya pidho kich onyiewa nyiewa gik ma nya mo manya konye kich kik kaye nyaka lewni morwako sama odhi but kich go. To kich sama ogolo ogolo mogi cha miye koyudo miye oo miye pesa. Onya tere chiro touso ne jii kata onya tere kambi madongodongo to miye pesa imiye pesa oyudo pesa mang'eny ahinya.

Jomang'eyo ka en laktar aneno ka laktar chalni pimo jalni ka en gi tuo. Laktar nigi nengo ahinya newach de onge laktar de sani jok mang'eny tho ne wach tuoche. Laktar konyo ji ahinya kidhi e osiptal tiyudo laktar openji kuma rami mondo okonyi kata mondo omanyni yath . To laktar en ng'at moro mosomo to nyaka bed ni be ong'e wuoyo gi jii owuoyo gi jotuo maber. Jotuo gin jok moko madwaro ni odendgi , okonego bed gi iwuoyo kodgi marach ma laktar dendo gi .Laktar en ng'at moro ma nigi nengo ahinya newach ene mong'eyo yath ma ng'ato onego muony sama ng'ato tuo sama ng'ato lake ramo, sama ngato wamng'e ramo sama ng'ato kata wiye baro en e mong'eyo, emomiyo en gi nengo.

Aneno ka jalni ochwo sindan remo. Chalni ochuoye sindan mondo opime ni rembe en remo mane nya bedo ni en remo ma o kata ab. To aneno ka laktar orwako gloves nyaka bed ni orwako gloves newach ok odwa ni omak remb ng'ato okia ni remo no chal nade koro nyako rwak gloves. Jalni nobiro osuptal mondo ong'e ni rembe en remo mane to nya bedo ni laktar pime koro mondo ong'e. Made onge laktar de ok onya ng'eyo ni rembe en remo mane. Ochuoye sindan laktar nigi nengo ahinya.

Gima timre kae aneno ka miyo ochung' gi wuoyi ni chal ni ipime. Chal ni miyo ni nigi tuo kata kech, miyo ni chal ni nigi tuo moro mar malaria newach kata wang'e ng'iso dende ng'iso dende nyiso ni ok osebedo kochiemo ool dende ojony. Ok osebedo kochiemo dende ojony. Chal kata ni pii be oonge go e dende kata remo koro jogi obiro mondo okonygi newach aneno ka ging'eny kanyo. Ipimo gi ni gin gi tuo tuo mane mondo okonygi okonygi gi yedhe, gi chiemo, gi pii .

Gima bire pacha kaneno pichani en niya, aneno ka nthindo gi imiyo chanjo. Chanjo en gimoro ma long'o ahinya kuom nthindo . Nathi kokoso chanjo nyathage koduong' koduong' onya bedo rang'ol kata onya bet ni otuore otuore. Min nathi nyaka ng'i ni nathi nyaka mii chanjo chanjo te ma ok onego bedni okoso kata chiel newach, boinyo nathino bang'e. Chanjo gi ichiwo nono ma kila ng'ato nya tero nathi kata ionge pesa kata joma nigi pesa tero nthindgi e osiptal moko madongodongo. To koro chanjo gi ichiwo ga nono newach gin gimoro malong'o koro sili sirikal chiwo gi nono.

Gimatimre kae aneno ka magi chalni jopuonjre mapuonjre weche osuptal. Chalni pod gikia mang'eny koro nyaka puonj gi. Aneno ka jii ariyo nigi abuog rombe e um gi to be girwako ogudu. Magi chalni nyithindo josomo masomo gik laktar gidwa bedo laktar koro gibiro e osiptal mondo ging'e mang'eny. Aneno ka koro gitimo gi gin gi dakteche kanyo puonjo gi ngiyo gik ma gitimo newach ng'at moro ma pod kia gimoro nyaka ng'i katimo niwach onya timo marach to nya ketho gik moko koro nyaka ng'iye koro emomiyo ipuonjo gi.

Jalni chal ni nosomo tich mar laktar, koro oyawo kar uso yath. To jalni nyaka bed ni ng'at moro ma ong'eyo ya yedhe ma ka jatuo obiro ne ni lake rame to ong'eyo yath monego omiye. Kata ka jatuo obiro ne gi nathi ma this ni nathi tuo, ong'eyo yedhe nthindo tong'eyo yedhe ich kach be newach ng'at ma kia gigi ok dang' yaw kar uso yath newach, inya make kata onya inyo jo jomantie e aluorane ka omiyo gi yath mokowinjore. koro nyaka bed ni en ng'at moro mong'eyo tijni osomo tije mondo okony jok mantie e aluorane. To tijni ber nigi pesa oyudo pesa mokonyre go.

Gima timre kae chalni mine noluongi mine manigi nyithindo noluongi mondo opuonj opuonj gi kako nego bed ni girito nyithindo newach, nyithindo gin jok moko ma nyaka ng'i maber ma kok orang maber ginya hinyre. Koro aneno ka ki miyo nigi nyithindgi gibet to jalni chal ni en laktar mochung' kanyo kawuoyo chalni opuonjo miyo go kako nengo bed ni ging'iyo nyithindo ,kako nego gikelo nyithindo osiptal mondo omigi chanjo nikech, chanjo en gimoro malong'o ahinya kuom nyathi ma koko miye nya miyo kata nyathi bet rang'ol kosebet maduong' kata nyathi nya tho

Nathini aneno pi kae taneno ka nathini tuge pigno, pi molil. To kuma entie no, nitie gik molil. Gik motuge go nyamiye tuo kata pigni motuge ni nyamiye tuo mobed matuo. Nathini chal ni ohepo dala obiro kae mondo otug gi pi molilni. To kae chal ni en kumiwitoga, kumiwitogae yugi. Yugi kaka chupni, plastics, iwito. Ko nathini chalni ohepo dala obiro tugo e gik yugi go. Aneno ka otuomo pi, oole gimoro, to chalni pigno bolil. Tijni ok en tich moro maber ahinya.